Ma en gweno tanyalo chame gi mchele, kata chapat, kuon ama chips. Kata kahero tanyalo chame achama nono maonge gimoro amora mamedo e bathe kasto amadho gimoro kaka soda e wiye.

Gini anyalo tedogodo chapat kata anyalo tedo kode mkate, mandas, kaimati, donats kaachiel kod mahamri gi gikmamoko duto ma iloso gi unga ngano.

Ma en tong' moboki, to anyalo ng'ade matindo tindo to chielo nyanya gi kitungu, kase chielo marudo maber to aolo eiye. Kasto aweye to ochuakre matin, amede pi matin bende. Obiro loso gima iluongo ni egg carry to anyalo chame gi michele ama anyalo kawe to ang'ade matindo to apore chumbi to achame kamano. Samoro bende anyalo ng'ade kaeto akete ekind mchele ekind mkate kaeto amadho kode chae kata anyalo chame gi kachumbari mar nyanya kod kitungu kende maok amede gimoro amora ebathe.

Hango natiyo gi mashindni nan gi pek kaluwre ni mokwongo ne ok ang'eyo diyo gikmoko piyo piyo mondo ondiki. To mar ariyo sama mnatiyo kode kare nonegobedni akete e mach kaluwre ni gini kara chamo mach e okang' mamalo, koro an natiatiya tija kokang'eyo to bang're tapo mana komiya warning ni mach tin onego bedni aketo charger. To sama pod namanyo charger mondo aketi to olorore, to olorore gi tija matimocha. Koro kaseyawe koro eka achako kendo thuthni. Nachandora lakini gikone to nanyalo mayudo kaka atimo.

Hola nakawo kendo nakawe e bengi to kanasekawe to natiyo kode e nyieo lo ma bang'e kendo agero kode ot, bathe manodong'. kamano e kaka natiyo kod gini.

Magi gin kuonde mag hola mag mbui to gimasewinjo kuomgi sana sana ang'wen kuomgi kae en ni gikawo interest man malo saidi. Ikawo pesa matin to samiduoke tiduoke gi pesa mang'eny e wiye. To mamoko kaka KCB, hustler fund kod mshwari, magi to interest gi gin interest ma kawaida ma eleweka. Koro mano e gima ang'eyo kuom gigi.

Mentor sacco, ukulima sacco, stima sacco, imarika sacco, kenya national police sacco, unaitas sacco, tower sacco, mwalimu national sacco. Magi te nikod nengo kaluwore ni giduto te gin kuonde ma jopiny nyalo holo kod kungo mondo omi gidongre e yoregi mopogre opogre.

Mae en chenro mar inua jamii to ng'atni chal mobiro kae mondo omi ondikre e chenro. Ma en yo machielo ma piny owacho tiyogodo mondo omi okony jomong'ol kata joma yutogi ni piny ahinya, mond kiye kaachiel kod nyithind kiye. To en chenro ma itiyogodo mondo omi jogi oyud konyruok dwe ka dwe mondo giyud maitaji maok gichandore ahinya.

Mokwongo nyakibed kod lony mar tiyo tijni to mar ariyo nyakibed gi gikmoko kaka kompiuta, stima, mesa mibokete mashindego, kombe mubete samutiyo, kabat kuonde minyalo kane laptops kaachiel kod ot mutiye, to odno bende nyaka ng'adne otiko mamiyi thuolo mar tiyo e i odno.

Tijni ahero kaluwre nnatiye ndalo moko higni machien to gimomiyo ahere en ni samiseloso giki maber, chiembi miketo tayari sana sana ka in gi mashin man kanyo no to tich yot saidi. Kaluwre ni sama ng'ato dwaro chiemo to ok chandi ni nyakidwok chiemo e sufuria kendo imuro, ikawo tikete san tiling'o e iye kanyo tidiyo tomuro chiemo, omiyo oketo tich bedo mayot sana emomiyo ahero tijni.

Kaneno gini to gimabiro e pacha mokwongo en yore monegobedni waritogodo nyithindwa wan kaka jonyuol onego bedni wapidho nyithindo kit chiemo machal nadi, nyithindo onego bedni modho pi machal nadi to mogik klinik onego bedni watero nyithindogi mondo nyithindogi obed kipimo dwe ka dwe mondo wahakikisha ni gidongo e yo mowinjore.

Ang'eyo kae ker mar piny Kenya ker mar ang'wen .To en gi nengo kaluwore ni ne otayo piny kuom higni mathoth manokelo dongruok mopogre opogre. To mar ariyo, kae nitiere gi Army , Army gi nigi nengo nikech gin e ma gichung ne arita kwe mar piny to gin emagi hakikisha ni piny ni oriti e yoo mowinjore, to ng'ata ng'ata kata piny moramora madimonj to gin ema gigeng'o.

Ang'eyo kae ker mar piny Kenya Wiliam Samoei Ruto to en gi nengo kaluwore ni en e mochano chenro duto te matimre pinywa kae to en emotudo piny Kenya gi pinje maoko. Ma gik moko mawuok oko mabecho en e mopango to choponwa e Kenya ka.